Ore ena naa entoki najo irmaasai sakalincha naa ore enikoni tenitobiri ena naa ketauni ake nkiri ashu eyieng'uni nkiri te enkine ashu tenkerr nepiki emoti neyieri nepiki enkiti are ore pee emit ina are ore nishori eyieriki eilata enye ore amu ketii duake osarge otipikaki reserved nepuoi nebukokini ning'oling'oli naa neija ikoni teneyieri sakalinja.

tenijo aingor ena pisha esidai naa idol naa keki esukukuu olari ngejuk, onenkolong einoto e yesu. naa ore te kuna baa pookin naa kanyor oleng iji. amu elotu naa te nkiterunoto e kila olari. naa kitodolu ajo idim aata inkiterunot sidain elikae ari.

ore engeno naipirta ena kipirta, naa impala naa kuna naitodolu ajo kihomoki aanyoraki iwa esile, te sirkali, arashu too nkampunini akeyie pookin naaba anaa inishomo aomon esile. eeh.

Kadamu naleng' nkolong'i apa nekias ena siai inapa katitin ee musan oleng' kira nkera. Ore naake pee elusoo ena olong' duo einoto e yesu kristo ee ena olong' nakenyu etulusoyie ina olong', ena olong' naji boxing day nekipuo nekinyor ashom apa oleng' ataas ena siai enkiguran naitiship nkera. Naa kitiship nkera naleng' niponunu nkera ormarei opaasha, niponunu atumo tine wuei ning'uranana enkolong' musima o metadoi enkolong'.

adolita naa orpayian oishopo enkopiyia, oitelekio nkaik ol desk olaiguranani ele loo sinkoloitin te wueji empolos e town naji klabu. ewuei nenyor irpayiani ,arashu klo loota ormusharaa le musho olapa, aashom inkolongi emusho ewiki, o sansana naaduo nkolongi emusho olapa, apuo aitiringa ainining naa emeloni oo mpisai enye. ewuei neji club te town.

orapayian naa ele oota oltukutuk,,ogira aitamanaa intokitin ena kampuni naji glovo ore ena kampuni nemir intokitin naijo edaa, nitamanaa naa too nkatitin ookin naba anaa inaipotu ee kulo tongana loinyiangu intokitin te ninche, naa entoki sidai amu enotoki naa aiger ltungana kumok isiatin.

ore ena bae, teningor ena pisha, kule naa kuna naitobiraki te mpukunoto olchani. naaret iltungana oota enyamali teneeku naa enkinosare edaa. kitobir kuna kule aiteru te nkutuk, irgoso, we wueji akeyie neeim edaa, egira naa adoyio. naa isidai oleng amu etareto naa iltunganak leemeeta appetite alo naa ashukoki.

teningor ena pisha ketii irpayiani aare ooilio oibala. etii obo otonita te nkop, oilo likae oibungita, enkoriong' olikae, irpayiani kulo oiinguran enkiguran naji, rugby napupubg'ai nitumiae i nguvu.o akikil, tenebo naa wenkidimata ino nidim akweta.